Wore ele parakuoni, naa eramatita ninye ilukunguni enyanak. Wore kuna lukunguni enyanak, naa kajo kebaya enkalifu nabo o dukuya. Wore tenkop ang', naa ketii enaramatare oo lukunguni, kake maa tenkumoyu, ilparakuo moobo ilo atumie eramatita ilukunguni.

Ore kuldo naa ilewa are o selenkei nabo egira aiteng'ena enikoni teneramati ilukunguni ore eramatare oolukunguni naa keyieu niyiolou ajo kesaai aja ifaa pee enya endaa arashu neeok enkare arashu kakwa saai naanare tenetii boo arashu kakwa saai naanare nikenori, ore sii ilukunguni eeta sii irkeek lenye looshi amu ore ilukunguni oleng' naa keeta imoyiaritin nijio inoshi orpidila neeku keyieu naa keoshi ilo shani lorpidila.

Egira ena selenkei aiteng'en kulo parakuo eniko teneramat ilukunguni enye, ore elukungu arashu ilukunguni naa kenare niyiolou ajo kaa daa enya naa ketiakua saai enare nishori ina daa naa ketiakua saai enare nishori enkare arashu ketia kata arashu kaa saa ebolori naa kaa saa ikenori amu eyieu ilukunguni naa kenare nikenori kewarie ore dama neboluri ore sii keeta sii ilukunguni imoyiaritin neeku kenare neeku kenare neeta irkeek ooshi nena lukunguni arashu loopiki nena ajijik enye pee etumoki naa aitalama nena moyiaritin.

Ore ena naa elikung'uu e kienyejii egira apetaa lmaayai. Ore ana siai te nkopang etoon taake etii aborii amuu yoo tana lmaasai mee nyoor yoo ltung'ana laang arashu maasai laang eramaat enkukui. Meijoo keaar wuejitin neear nkaajijin neer muurat ontaare. Naaku eloo adumoore elpaarako moo oboo arashu aware to murua loota elkung'uuni .Ore sii ena ore lelo muubua lootarasuu lolo aare naa kegiraa atumii faida arashu rero leraa lkunyenye agira aramaat amu kamirii elkung'uu ore baayi elmaayai enyayak naa enyai sii ana mbuuka.

Enetipat oleng' ena siai naramati ilukunguni ore enedukuya ore eramatare oolukunguni naa kiigerr oltung'ani makeon neeku intasheiki keon tesiai ino ore sii esidano ena siai oolukunguni ore nkolong'i naa ijo inoosukuuni aa ine chrismass arashu happy new year tenkop ang' naa kemiri ilukunguni bei sidan oleng' , neeku ore eramatare oolukunguni naa enetipat oleng'.

Ore ena saani natii tedukuya nkonyek naa ormushele ore eninko tenintobirr ormushele naa imbung' ake temaa emajeshi ormushele iyierita niibung' ake niisuj nipik enkare emoti karibu imajeshini ile ninteleiki enkima ore oladuo mushele lino lisuja nibukoki ninuaki mitootua, ore pee emit enkare ning'uraa tenaa keeo kore pee eeo, nintadou apika.

Wore ena siai naitobirri irmuserenkeni lenkare, naa enetipat oleng'. Amu, wore kulo muserenkini naa ketumoyu toonkajijik naijo inchooi, arashu Kuna kanisani arashu kuna ajijik sapukin naatumoreki il2nganak kumok. Wore esidano enye, naa tenipuku, niisuj inkaik. Nemeigili aatum inoshi moyiaritin naapukunye olchafu loonkaik.

Wore ena mama, naa emparakuoni. Ekira ninye aramat ilukunguni enyanak. Wore ena mama, nigero ninye kewon amu idolta ajo wore enaaji natii naa ketii ilukunguni kumok. Wore sii esidano arashu eninko pee ias enasiai na keyieu ol2ngani oasaki kewon, neyiou sii engiriata peeyie, itumoki ataramatisho, ataramata ilukunguni inonok aitobiraki.

Ore ena misa, naa emisa olduka, natii kuna tokiting naitobirieki daiki. Enaa raiko, onkulie kumok. Ore kuna tokiting na kenare tenepiki endaa, amu kitamelon endaa. Ore nai toltung'ani lemeeta, lemeeta ina kias nainosie endaa, na kisaidia oleng',petum ina kias nainosie ina daa.

Ore kulo parakuo naa jikoni etii, egira ninje ayeu nitobir nchapatini, ore enkitobirata o nchapatini na ore eng'or enkolong' nabo ekenyu ijo piiyer ning'as aikuj nimpim enkare kiasi nipik shumpi, nipik enkiti sukari, nibukoki ngano aipurj, nipik eilata. Ore piindip aipurja nipising', ore ekenyu interu ajo piiyer ninkanda nidung'dung' pae inkanda, ning'asa aikausha torokiyo itipika orokiyo enkima ning'asa apej mikuna nji aatoyu. Ore peetoyu nindip aitoyu pookin ning'il apik eilata olikai rokiyo niindip ateyiara nchapatini.

Wore ena, natii tedukuya inkonyek, naa orbakuli, loonkirik naikaraanga. Wore idiankae bakuli eeare, netii impuka aa sukuma. Wore eninko teninya ena, aisuj ake inkaik, nimbungie kuna kirrik naikaraanga, nireyie kunda sukuma.

Ore ena natii tedukuya nkonyek, naa oloshoro, loloikempe. Intokitokie enkare, nipik enkiti kurma, enoshi kata irowuaja. Niimpir. Nimincho enkima sapuk oleng'. Nibukoki nena ndimu, o ginger. Ore pitokitok pii, nedou amu keeku eo.

Ore ena natii dukuya inkonyek naa ilmosor, arashu ilmayai. Ore eninko pee inya kulo, naa ore indipa aitokitokie, niyau apik emeza, nidany akinyu lelo bolot lenye otii boo. Ore peaku enkinosata, naa ielie ake shumbi, nindadoyio.

Ore ena daa natii tedukuya nkonyek naa orgali, mpuka osinkirri ore orgali naa inteleiki ake enkare emoti enkima ore pee itokitok niyierr enkurma meeoo ore pee eeoku nipising' ore impuka imbung' ake emoti nemetii toki ninteleiki enkima nipik enkima nidung'oki ilnyanya nidung'oki kitunguu ore pee eyiara nipik mpuka ore pee eoku nintadou apik emisa ore osinkirri naa epik ake emoti enkima nipik eilata mimiso metaa melioo osinkirri nipik duo ore piitus eilata metaa kelio nidotu apiik emisa nidung'udung' miropija paa itumoki atipikayu.

Wore ele lee, naa esiai eyiarare eesita, wore esiai eyiarare naa kaisidai amu, kibarua niretie oltungani kewon, niyiolou eninko teniyierisho, ayier indaikin naaret osesen lino arashu endaah nanyorr osesen lino.

Ore ena mama naa esiai enkibanda etii, egira ninye amirr sukuma tenebo olnyanya ore nanu ataasa nanu ena siai namirishoi tenkibanda neeku eeta ena siai enkibanda faida sapuk kake keyieu oltung'ani abarani arashu oltung'ani oidim ataanyu.

Ore kuna selenken o elde lee obo naa kajo sukukuu ninche etii ibung'a ninche isaanini enye te ngolon egira ninche aisho iseseni lenye pole aa ajito endaa inasita, inasita ninche nkiri.

Wore ena natii tedukuya inkonyek, naa elukungu. Elukungu naji enoshi naitoyi, aitoyi elukungu. Wore elukungu, tenintobirr, naa indung orgos nintadoki atua enkare nairowua pee intayu inkopirr, wore pee indip aitayu inkopirr, niyieng aitayu inia shoni natii boo. Wore pee indip aitayu inia shoni natii boo, nidany enkoshoke, aitayu niana tokitin enyanak natii atua enkoshoke. Wore pee indip aitayu niana tokitin natii atua enkoshoke, nintadoki atua eilata mitootua arashu metepejo pii ometoyuo paa itumoki aitayu mipoa arashu metukuta enkijape, arashu miropija, paa itumoki atipika entaboi.

Ore ele lee nenyokita ninye aas esiai oonkaik enyenak, ore ele lee eesita ninye esiai naaii inkalema olalema ina siai ninye eesita ele lee naa ore ena siai ele lee naa kesipa amu kelo uwuejitin pookin, kelo nkang'itie nelo ntaoni kelo ena mashini enye iwuejitin pookin.

Ore ena daa natii tedukuya nkonyek naa osinkirri, ore osonkirri tenintobirr arashu teniyierr naa keng'asai aisuj niperriperri nishori enkolong' metoyio ore pee eeku kikaraangai ashu pee etoyu naa teilata epeji metoyio pii ore pee etoyu nepiki enkare esupu arashu orkitoeoo ompaka omeoo ore pee itoikitok nedotuni etaa mpuka sidan.

Wore, esidano eoshoto oompichai, naa pee edamuno pee edamunyeki iltunganak arashu, pee endamuni enkias apa nataasaki inakata pee eoshi picha, neeku wore oshi peoshi picha, ashu eoshoto ee picha tenetumo iltunganak naa pee itadamu inakata arashu nataasa tiniakata arashu tenioolong natooshie Ina picha. Neeku Ina oshi pee eoshi impichai arashu Ina esidano e picha teneoshi tenetumo iltunganak.

Ore tene etii inkera esukuul netii irmalimuni netii endaa. Netii ilayiarak llonkera esukuul netii enkashumbai. Egira kulo tunganak aashipakino enkashumpai nagira aisho inkera endaa anaa obo loolayiarak lenye

Elmatundaa kuloo lo ewueji pooki, ore eneing'o tinintibiir sodaa arashu nkaare o kuloo maatunda naa keetai emashini mashini naapiki kuloo maatunda nitaau arashu neeiroony arashu netaau nenia aariak olo maatunda. Ena nee nkaare olmachungwaa naa kekinyii ake elmaachungwaa nepiiki ena maashini neepuku nkaare e machungwaa.

Ore ena daa arashu supu natii tedukuya nkonyek naa ketii carrot netii kitunguu saumu netii tii dania ore ena naa orkitoeo ore enikoni tenitobiri ele kitoeo naa ipik ake eilata emoti nidung'udung'oki kitunguu nidung'udung'oki dania nincho meteyiarayu ore pee eyiara nipik mpuka inonok ore piitokitok arashu pee eoku nintau etaa endaa.

Ore ena daa natii tedukuya nkonyek naa nkuashen arashu mpuka onkuashen naatapejoki teilata ore enikoni tenintobirr kuna kuashen naatapejoki teilata naa keguati ake nkuashen, iguaet nkuashen inonok niisuj nipik emoti enkima nipik enkiti ilta naikash, ore pee eyiara ina ilata nibukoki inaduoo kuashen inonok nipik ore pee eishu ina ilata enoshi kata taa itapala meteyiarakinoyu nipik enkiti are pee miibung' emoti arashu pee mitorok nkuashen inonok ore peeemit inaare nibukoki enkiti shumbi, ore pee eishu ina are nidotu impuka inonok etaa kinasayu idipa aaoto.

Ore ena daa naa etii esaani ompuka netii ormushele loonkiri, ore ena daa naa kinosayu oleng' amu iko ninye nepejo kuna kirik esidai tenebo o ele mushele lenye, neeku enkare aing'oru niisuj enkijiko nipik enkare emisa nigira aipang'aki aanya ningutunye nekua puka.

Ore ena naa jikoni ashu enkaji nayierieki imukateni ninye ena natii tedukuya nkonyek ore ena naa emashini nayierieki nena mukateni aa mukateni naa ijo bofulo nkekii kuna kulie daiki akeyie arashu kuna shapatini naabik arashu naapuo tenkata naado pee epuoi kenya iatumia, ore teniyieu niyiolou esiai ookuna daiki naa keeta mikakatini naatipikaki naatipikaki arashu nisuj piitumoki aitobira nena daiki naa eyieu niyiolou ajo keldaikani ajo ifaa arashu keldaikani aja eya ina toki arashu keldaikani aja eya ele sitima pee kincho kuna mukateni meewa ildaikani aja eya arashu kaa muda arashu ke tia kata ifaa piiarr ina mashini idipa aitobira nena mukateni.

Ore ena daa natii tedukuya nkonyek naa irmosorr loonkukui aa irmayai ore ena daa naa keeta enikoni enitobiri , ore ene dukuya naa iyau irmayaai linonok arashu irmosorr niyau niya jikoni niisuj ele rokiyo lenye oyierieki ninteleiki enkima etoyio nipik enkiti ilata kake mee eilata sapuk nidanyaki lelo mosorr linonok ashu lelo mayaai linonok ore piibukoki arashu adanyaki nibukoki enkiti ilata ailepunyie penyo, nepej ina ilata ometaa ijio emukate niremirem inchot pokirare niing'orr ompaka omeoo.

Ore ena daa natii tedukuya nkonyek naa inoshi daiki oolashumba endaa ena naa keshula imuain oondaiki pookin aa ketii nkuashen oolashumba etii nkuashen naamelook etii muain pookin akeyie oompuka ore enkinasata naa kenyai ake ena ormushele arashu kenyai , iindim ainosie orgali iindim ainasa erook.

Ore ele lee naa kajo orbiasharai amu atua olduka sapuk etii looila enchoto oo ila etii iila naa ijo ine bahari ine Ufuta o ne Pika ore ele lee tenijo asipu naa kegira aing'uraa kuna ila ajurr kuna ila enkolong' naitobiraki o enkolong' nayauaki, neeku ninche egira aleenoo.

Ore ena daa natii dukuya inkonyek naa inkuashen naayiara onkuashen nemeyiara ore eninko tenintobir ena daa naa inkuashen ake iguet niisuj nipik kitunkuu enkima weilata nincho meteyiarayu ina kitunkuu ore peeku nibukoki nena kuashen ore peeibukoki inkuashen nipik enkiti aare enkiti aare kiasi nipising meitootua ore peeitokitok nindong metaa oloshoro ore peintim atung'o metaa ijio oloshoro nincho meigila atoyu paintayu apik esaani

Ore ele lee naa olchamba etii ashuu enkang' olopeny' etii ashu eramarita inkishu tenijio naaji aing'or ore ele leee naa kegira aifundisha iltung'anak eneikoni teneramati inkishu ekule arashuu inkishu naayieng'i.

Ore ena pisha naa keetii erantili netii inkirik naikenoro netii eselenkei ore ena siai naaikaani inkirik ashuu naikenori inkirik ashu narepari inkirik naa keetai imashinini naapiki nena kirik peitayi orpile arashuu kepikii irkiek peeme ng'uoyu arashuu peeku ninye keinasayu meyiara .

ore kulo naa irmosor loo nkukuii arashuu irmayai loonkukui ore kulo mosor na engari etii kurom arashuu kegirai aanap tengari ajo sii nanu aayau sokoni amu kumok akeninye ore ena siai naa enetipat amu eitobir biashara naa ore ninye biashara ormayai naa kasidai oleng amu eitobir biashara tolopeny ogira aramat nena kukui peiyiu lelo mayai arashua amir lelo mayai neigil aaku eishorita siininye olderevai lena gari esiai peenap kulo mayai arashuu kulo mosor neeku sidai esiai oormayai amu tening'or tenakata eigero iltung'anak akeyie waare etang'asa aiger olopeny neigil aiger elde onapita neeku ore inasiai oormayai ashuu oormosor naa sidai amu egira ayau faida toonchot pookin toltung'ani openy irmosor tolonapita oilo ogirai aayaki peelo amir.

Ore ena naa enkarna ashuu enkaji naji embenki ore embenki naa enkaji arashuu ewueji naa ninye etii epiki impisai arashuu eitaunyieki impisai arashuu ishumie impisai kiasi nebanaa akeyie netaa indiim atipika neeku enkaji oompisai ena naa ninye eji embenki.

Eeeh ore ena naa engarri nanapita inkerra akeyie naaikash emerino. Ore ele parakuoni naa kajo tenemake osokoni eita kuna kerra enyenak naa osokoni eitung'uaa, osokoni eitung'uaa ele parakuoni arashuu eita kuna kerra sidan emerino.

Ore ena naa osokoni, etii ilewa oikash netii ntasati naikash, netii irmatunda lomuain pookin, etii irmashungwa, etii irmaisurin, netii irmaembe orkulie kumok. Ore esidano ena naa keeku keeta oltung'ani esiai enye naigero keon o nkaek enyenak. Neeku ina ene tipat te siai esokoni oo mpuka arashu enormatunda, keeku naa oltung'ani oigerito keon.

pause orng'encheri ore ena naa olajang'ani oitanyamalisho arashuu emududu naitanyamalisho oleng' naji orng'encheri neji tenkutul oolashumba cockroch ore ena murani naa keitanyamalisho kake oleng' neiba ninye enewang' enemisimis ake ninye etumieki oltaani ele oji orng'encheri.

Inkashuin oonkukui irmayai o enkaji oormayai ore eng'eno nanare niata tene naa ore ena naa emashini incubator ashuu oltupa opiki ormayai peedanya peedanyu inkiitin nemeng'otonye nagira apetaa ashuu neeku ore ele tupa naa ore enikisias naata naa iyieu niyiolou aiseeta enkijiape wenkima naifaa arashu nanare peetii peetumoki naa enasiai nadanyu nena kiitin ashuu imotonyik edukuya.

Ore ena naa imbatai are ompuka osaani kanyorr, kanyorr ena baye arashu eninko teniramat kuna tokitin kuna bataai ore ninche embata naa kasidan amu keyieng'i nenyai nkiri niyiu irmayai nenyai enaa mpuka arashu eyai osokoni naa ore sininye embata naa keeta mpisaai sidan enilo amirr ninye, neeku kaisidai oleng' teneeta orparakuoni arashu teniramat inche kuna batai amu enkaji nabo ninche oluukunguni.

Ore kuna naa ndaikin naatoyio naikenori naa kinasayu ata itulo ayierr etii mpoosho naapejo aa njugu etii irpaek oopejo aa popcorns okulie kumok ake etii sininche nkuashen naikaushai ashu naapejo naa ninche nena naatii nikidolita tene, ore esidano ekuna daiki naa eoto tanakata ninche neeku etaa kinasayu teninyiang'u tolduka naa iindim ainasa mee lasima pee iingila alo ayierr.

Ore ena naa emotonyi emyonyi nanyanyukie sininye elukungu kake enosero naa ninye, ene ngaji nabo ena motonyi orkeresure kenyai irmayai lenyenak nenyai sii nkiri enyenak.